Achek kocham keome amitwogik kyok kou kapchi, ako cham keome amun kikere achek kele bo komonut missing ngeamisie keik tugul. Niton ko amun konech keam emoo tugul ih akenai kele testoi nee chi tai amun muuch chito age kobune koimutik chechang ih ako atkomanyokiam tugul emoo komokinoe kele bune koimutyet neunee. Kokararan keam tugul amitwogik asikobit komwaa kole bune koimutyet ainon neoo